Kaata ina ng'eno amu ataasishe te oteli ore apa ina oteli keya naa nekiyeng' ilukung'uni naa sidai sii eyiarare o kuna kiri o lukung'uni amu kemelok oleng'. Naa ore sinye ilaremok lo lukung'uni, eiremisho amu eirem ilukung'uni tenkata naado a njere kishori ilukung'uni endaa, nishori sinje engare peetum naa anoto entoki naishaa peyie piitum atimira, amiraki oteli neeku neija.

kadamu iltururi loijio kulo apa oparan isukuluni neponu aisho inkera aa either scholarship, niponu aitengenisho neponu as si enatoki naji enkitengena onkera esukul, neyakini di kulo looo lopuo nee nejing sininche ajing ina toki aipaticipate, kake.

kanyor nanu enkabila enoshi naji Ena Coach naa nkaraki naa kesidain amu isave naa keeta mpangilio sidai naa kisaidia iltung'anak amu ore nye piilo um ketii ncheriani naa isuj naa ina oshi entoki sidai naa ore ilderefani naa iltung'anak oisumate metaa keyiolo atereu eng'ari.

Enadol ena naa Kabarak University, naa sukuuluni kuna eshumata naa eetae nkumok tena Kenya, eetai kuna e sirkali neetae inoloopeny a ore inoloopeny nera twenty-seven ore ine sirkali nera around thirty-nine ni make a total of around of sixty-six. Sukuuluni kuna naisoma nkera te sidano peyie etum atayiolo ajo nyoo eyeu te maisha netum atayioloito naa sininje skills ashu a ntokitin naidim ataas tena maisha.

Ore ena naa olturrur le online ashu a sokoni ena e online nainyang'unyeki ntokitin, niindim oltung'ani aipotunye itii enkaji ino nekiyakini nitum atalaa. Nae sidai amu kibelekenya naa too nkuapi pookin tenkaraki naa ee esiai o ropiani naa keretisho taa amu ore nye iti aji niwosh esimu niroro entoki niyiu, iropiani naaje, nekiyakini paaaye itum atalaa.

ore ele naa chief ,ashu aa oidiyio ogira asum impala kelelek aa certificate egira aisho itung'anak ootasa esidai.

Ore enedukuya na lasima piata eng'eno pitum atayiolo aitibira imashinini naijo kuna. Ore eniare na lasima piata nena mashinini yoote naidimi aitibira, nainyalate meeta kegirai aitobir. Ore eneuni na lasima si piata kuna tokiting' naitobirieki enaa, ntokiting' orkasi. Niasie ilo kasi. Nakata naake iyiolou. Na lasima na pisume piyiolo.

Ore tene naa olaanyiti, oloti lo rais liare le kenya, bwana Rigathi Gachagua. Adolta egira awosh esimu, aitumia enasiai e phone cell ,naa isidai amu iidim ira oltung'ani otii enetii, otii enkopis enye, nitumia naa enasimu.

Ore tene na lasima piata digirii, ashu a diploma tenakisuma oldakitarrini, lasima peshomo sukuul oldakitarrini piyiolou naa ataremisho, piyiolou naa ah aing'ura biotisho oltung'anak, piyiolou na si aishooi irkeek. Lasima piata eng'eno. Mepoking'ae ake oas.

Emoyian um oltamoyiai ele otii sipitali endapash e sipitali egira atum embaare adoolta aldakitarri tine, nadoolta entoiwoi ashu a enkanashe anaa olalashe mayiolo anaa keeta enebaikinore. Kemuoi ele lee pii egira airag egira aanyu embaare.

Gariin kuna naing'ira ateng'enisho ncheere keetai moyaan naji Ebola. Neeku kegirai amanaa te atua loshoo pee etuum iltung'ana nkitenyena pee etuum iltung'anak aing'oraa atee pee ametuum naeke enia moyaan e Ebola.

Sidai pii naleng ena siai amu keisho ntomonok nejing aji na netum inkera emayianata doi enkerai tepokingae naa kias taa hoho netii naa ilo ingolikinot amu melayuni ingolikinot naima sininche kake sidai na ena siai pii tenetumi inkera.

engirae aisherekea tene, aisherekea emirare ashu aaa enkishinda naishinda kuna kera empira ashu aitoki natasa adolita ajo etonyua na enkikombe ina ashu aa trophy adolita olgavanai eeh homa bae gladies wanga ee ninye naisho ina kikombe adolita ajo emirishoi ena nagirae ashangilia.

Siasa taa ena. Ore ena siasa naa enorais, enorais adolita ajo Kisii etii amu idolita ajo keigero inewueji Simba Arati. Adolita sii ninye egirai aikampeinaki ainosaki siasa olapa akeshani ashua mmh Prime minister, Raila Amolo Odinga, hoohoo duo netonyorra alayu kake ninye naa egirai aasaki tenewueji kampein.

Ore pitum ataasa enasiai na lasima pishomo sukuul, eetae enkiteng'ena sapuk oleng'. Ah njere, lasima pishomo aisumia orkasi loo irkitaarrini ashu olo, naasi, naa atayiolo elekasi loltamoyia eimu si biotisho oltung'anak esidanu.

Emirishoi ena nayautua ntoyie ele osho le kenya adolta tine wueji entito naji Faith Kipyegon, naashomita naa apa inapa marathon natii olympic, nepuo naa apou aishinda nibroke word record, neeku pisha ena natoosho naa peeyau emirishoi aang'.

enkerai kiti ena natoiwuoki nkuti olongi natulusotie ashu iwiki ,eton akiti naleng na sidai na sidai ake tenikiyuolou ajo kisidan inkera nikisho doi atum ilmareita amu inakata kipo dukuya temaisha.

maandamano ena naa enapa olari lotulusoyie a twety-twenty-four, ninye nagira aloito dukuya tene, neeku etii naa isikarini pee epik naa a sheria ashu a pee isuai naa pee mitokini ainyal ntokitin oltung'anak, naa piituliza sii ena siai apa e maandamano nagirai apa aindamana tenkaraki esiai apa oropiani ashu a bill nayawaki parliament nagira naa ainyanyasa wananchi.

Melio taa naleng'a ajo kainyoo enapita kulo sikarini kake isikarini kulo oota entoki nanapita. either ketaaraki oltung'ani arashu eng'ues arashua ilkeek enapita kulo lemeyieuni, kulo looji oitemerisho. adolita sikarini pii naleng'.

wore ele naa olmalimui ele arashu lecturer ogira aisum inkera. nakeyiolou inkera ntokiting' napasha tiatua enkisuma neyiolou intokiting naisaidia te sukuul

Adolta tene wueji ilarikok lo nkanisani a irbishopi, irpastani, Revarends tene wueji ninje kulo. Naa lazima eshomoita apa ena brief a media ashu a intelevisheni peyie etum naa aishoi orkilikuai oje. Penyo nye madamu aitobiraki amu kadamu apa etii ena siai akeyie e mapambano e Kenya tenkaraki enapa siai e maandamano

Ore ene naa parading entoki naji parading ashu aa ee ena siai oljeshi ena egira aimatch, awosh salute naa lazima pee etii orkitok lenye ine wueji ashu a orais le kenya ashu a orministai naa pee etumoki ataas ena siai.

Inkera esukuul kuna nanapita ntokitin naji placards nchere meyieu ninche kiyama. ashu egira aitengenisho nchere ore kiyama ee esiokunoto naa mme ene tipat naa pi neme sidai. niaku ninche amanaa naa aisuma teina niaku intoiwuo enye egira aliki ajo mikiyieu iyiook kiyama esikunoto nchoo yiook maisumata!.

Enkanyit egira orais le okuni lo olosho le Kenya hayati ashu aa olemishu Mwai Kibaki aisho orais le aare olemeishu Daniel Arap Moi naa neeku enkanyit enye egira aisho enapa kata peyie elo naa sininye enkishui enye.

Adolita iltung'ana ntoki naboo. Adolita enkairana naigeroo petrol enia are. Adolita enkairana naigeroo export enia uni. Nadolita si oltanki le laitaa e petrol .Nadolita sii gariin kumook a lorii kun nainaap elaa e petiroli. Adolita si o barabara.

sukuul etiiki tene, idoolta ormalimui etii dukuya teidie wueji, egira aisumisha nkera. naa enkisuma sidai ena amu kisumate taa pookin, naa ekiata shakenisho nchere sidai ake tenisumi nkera. olee sidai pii tenepuo nkera sukuul.

ibelekenye ena bae oleng tenkop ang oleng amu enyakaki ayau enkae kisuma ngejuk tata ena ena najii cbc niaku ole ibelekenya ena siai pii tenkop ang kake kisidai oleng tenisumi inkera amu ,keretisho enkisuma oleng.

lasima pee ing'as aol sukuul nabo, lasima pee ilo sii enkiwancha practical adol entoki nagirae aas too nkaik. eniare, lasima pee iyata imashini naidim ataas ele kasi, aa nchere, lasima peeiyata intokitin niyenikinie isolai ewueji. lasima pee iyata siii ninye ol battery. ore ninye nanu makewon nataasa ena siai. ena siai ninye nanu aisomea oo solai. neeku kaata eng'eno naitosha.

Ore ninye ena naa sukuul ai enaa kodilita ena pichaa ajo ne Jomo kenyatta University naa sukuul naisomaat. Naa sidai ake ena baye amu sidai suukul oleng amu epopo nitumomo o nkulee nkera nisumoma teneboo niiyeluunono. Nieses sii olkasi teneboo niyelou kwaapi naiwua neiyelou sii ninye kwaapi niwua. Niyelounono baadaye tenaa maisha atoom ninye elkasi.

Ore ene naa olduka kitok le safaricom ene wueji taa ilo nitumie huduma kituak e safaricom ashu huduma sapukin akeyie, teniyata duo shida sapuk anaa teniyeu nilo aikilikuanu olaini, esimu enelo neeku megira aas esia o ropiani aitobiraki nilo safaricom nikisaidiai.

Nkutiti nkera kuna naati suukul. Adamu ataasa sii nanu ena siai apaa ara nkitii lairin ake eiye oraa tomoon o eiset olo losuetii njaapa abaa. Naa keikweet nikidalaa nikishipaa o nkule nkera pee akituum ashoom darasa aisumata.

Olduka kitok le Naiva otii indamunot ainei enadol ena amu ninye oshi ketii iltung'anak kumok naa ninye einyang' naa ine wueji itumie intokitin akeyie sapukin naa kumok natii ildukai naa sidai pii naleng' naa olduka sapuk naleng' oata biashara nigero sii iltung'anak kumok.

Ore tene naa isilamu kuna kera negira aisoma, adolta ajo ore tioriong' ena buku netii ormap le Afrika lo nkuapi o loorok. Adolta ene siadi egira aibung' enkalamu we mbuku egira aigerisho nishopito naa nje inkilempani enye aionyesha arashu aitishilu dini enye a lo muisilamu.

Laasima piiloo suukul pii itipaat eteiyeloo aitumia kompyutaa. Nee netipaat kompyutaa amu ing'aas aiyeloo atumia pii kisaidia taasa ilkasin. Nee ene, entoki tipaat naleng kompyutaa, ashe.

Ore ene naa e mpesa igira oltung'ani airiwaa iropiani adolta ajo egira airiwaa iropiani aitumia e mpesa shillingi mia mbili, neeku ninye nagira aasa tene tenewueji airiwaa iropiani airiwaki likai tung'ani niriwaki sininye olikai.

Adolta tene emama nagira airrag tenkop, nadolta nkera ,nadolta entasat, mayiolo ake nanu ajo kanyioo kake, ijo naa meeta si entoki najito egira ake airura. Na ong'ata ninye etii, enaa ketanaurate, amu dama taa kake etanaurate naleng'.

Adolta imeseji are. Ore irkilikuni aare, ore nabo naa elerewata oropiyiani kake ketiu enaa kinyalayie ele tung'ani ropiyaiani neeku. Nereu naa safaricom enkae mesej e reversal ,njere peshukuni nena ropiyaiani aashukoki olopeny. Amu eterewa too namba torrok.

Sapuk naleng' tenkop aang' eunore oorkeek amu irkeek maisha, injere inje oyau enjan, naa ninje oibreak osiwuo, naa ninje oyau oloip, naa ninje itainyieki irkeek kulo oitibu iltung'anak ashu oitibu imoyiaritin, kake sapuk taa naleng' ena siai tenkop ang' keuni irkeek kumok.

Sidai naleng' ena siai, sidai ena bae amu egira ena tomononi aituko to reyiet arashu egira aisuakino enkare either etanaure, arashu egira airefresh. Elo diinye naa sidai enilo aituko to reyiet amu keishu olchafu, nekiaki fresh air, naa sidai oleng'.

Kaanyor pii nanu ena baye na sababu naabo naa eyau nkerra tenebo loogira aiteng'ene teneboo newuonu niniyuyu nkaatini ,nisomama nikilikwanana maswali aiko nejaa. Sidai pii naleng keeta ake. Nikwanini teneboo nisipapa.

Ore tene adolita o fridge ,nadolita emisa, adolta ewuei nitobirieki mpirbili, adolta iltung'anak ware, entomononi we entito. Adolta ilkatein. Adolta oldirisha, adolita irbaketi aare, adolta si osimiti, tiles.

nkera naasita practical tenewueji aa etikii aa laboratory egira aisuma kuna kerra aas practical naleng ene tipat teneas amu keyiolou aj,,,

sukuul nalotu indamunot tenadol ena . kisuma nkera, kisuma siiyiok ,abcd nabaiki z ,ekias enkisuma apa kira kutitik . ene tipat ena kisuma pi naleng naa keret nkera metayiolo aitunga sentenci.

ene tipat amu ekintengen eninko piyiolou aitumia imashinini e computer naa isidan naleng amu itum engeno niyiolo aigerie ,aigerishore computer ,nintumia aisumuare ,niyiolouintokitin kumok nena nagira apuo dukuya.

sukuul egira nkera aanya endaa, nkera kutitik kuna natii sukuul egira aanya endaa e lunch, neeku sidai pii naleng' egira siinje aienjoy, aashipa endaa nasihoki te sukuul ashu enatanapakitia maate.

Adolta pluck cards naagira iramalimuni tene wueji njere, ee maandamano taa ena egirai aimunye ena siai e KUPPET ashu olturrur laitasheki irmalimuni njere irmalimuni taa taake loitibirutua sininje ntai naa irmalimuni apa loiteng'ena iyiok pookin piitabaitie sintai enitii saai, neeku enjoo sininje enkanyit nanarikino.